Polise owinjore okony jogi kaluwore kod koso nyalo, kata koso ng'eyo, mano kuom nyithindo matindo, koso ng'eyo kadho ndara kata ng'eyo chik mowinjore. Kendo polise owinjore okony joma ong'ol nikech ginyalo bedo gi pek e wuoth, moloyo to joma nigi ng'ol e tielo. Omiyo mae kikonyo gi, kendo miyo ginyalo koso yudo hinyruok kowuok kuom mago makadho e ndara.

Odiochieng kodiochieng' anyalo tiyo gi omenda maromo mia abich. Pesa gi eki atiyo godo e nyiewo chiemo , mano anyalo tiyo kod mia adek e odiochieng ni eki. Mia achiel anyalo atiyo godo e safar kata wuoth matindo tindo matimo e odiochieng' ni eki kendo mia madong' atiyo godo e chulo buche mantiere kata mano eki aketaketa kanyo e ki. Bang'e kaok oyudo tich anyalo kete e agulu mano mara mar kano pesa.